Ngĩcagũra irio irĩa ngũgarũrĩra nacio mũgũnda-inĩ wakwa nyamabaga ngarora irio icio rĩ, cigũikara mũgũnda ihinda rĩigana atĩa ndahanda? Ngacoka ngarora irio icio no cihandwo na irio ingĩ na ciĩke wega? Ngacoka ngarora irio icio nĩ cikũhota kũhũrana na tũtambi na mĩrimũ? Ngacoka ngarora thogora wa mbegũ ĩyo , na kana nĩ ĩkuonekana na raithi kana nĩ ngũhota kũgũra. Ningĩ no nginya njoke ndore thogora wa gũtungata irio ciĩ mũgũnda kana nĩ ngũhota.

Nĩ mũthuri tondũ nĩwe ũtungataga mũgũnda gũkũ gwitũ kaingĩ na ona twagetha ũrĩhagwo mbeca akaneana imwe tũgatũmĩra na mabataro ma nyũmba icio cingĩ tũkaiga cia kĩmera kĩu kĩngĩ ,kwoguo nĩwe ũmenyaga ena mbeca cigana na cikũigana kũrĩma handũ haigana atĩa mbegũ cia mbeca cigana na mbeca iria cigũtũmĩrwo wakorwa nĩkũrĩmithia, kũhũrithia ndawa na nginya kũgetha.

Nĩhandaga mbembe na mboco tondũ nĩcĩikaga wega gũkũ gwitũ na mũndũ ta niĩ wĩna mũgũnda mũnini, mbembe na mboco nĩ njega tondũ noũcihande hamwe na cirute wega na nĩcio tũrĩaga gũkũ mũno na irĩa ingĩ ciatigara tũkendia cigatũhe mbeca ona wakorwo tĩ nyingĩ na ndĩna mĩtĩ ya makondobia. Makondobia nĩ mega tondũ matĩbataraga gũtungatwo mũno, na nĩũgũcoka wendie mbeca njega na manini mũrĩe mũciĩ .

Niĩ ndĩ ta mũrĩmi wa mbembe nyonaga tũtambi na mĩrimu ithũkagia mahuti ma mbembe, na mahuti ma mbembe mangĩthũkio mbembe ciaku citigakũra na ndũkagetha kĩndũ koguo ndaigwa itũrainĩ kwĩna mũndũ wonete gwake kwĩna mĩrĩmu kana tũtambi thiaga gwakwa ngahũra ndawa ona tũtarĩ tũrakinya gwakwa na ingĩthie gwakwa mũgũnda yone mũrimũ nyone harĩ mĩmera ĩhũtĩtio nĩ mĩrĩmũ ngamunyũra mĩmera ĩyo nĩgũo mĩrimũ ndĩgathie kũrĩ mĩmera ĩrĩa ĩngĩ akorwo nĩ tũtambi ndona onakorwo nĩ kamwe ngambia kũhũra ndawa.

Nĩ kũrĩ mĩthemba ngũrani ya itungũrũ cia mahuti, na nĩkũrĩ kĩrĩa kĩmahuti manene mahuana tarĩ thara, itũngũrũ kĩu no aruge nakĩo irio cia mũciĩ no tikaingĩ andũ marugaga nakĩo irio cia mũciĩ. Mũcamo wakĩo nĩ wa gĩtũngũrũ no tĩ mũcamo biũ na kaingĩ gĩtũmagĩrwo nĩ andũ abiathara arĩa mararuga okorwo nĩ thabutha mũnomũno na aria mararuga mĩtura amwe nao nĩmatũmagĩra .

Nĩũndũ wa ũnyihu wa mĩgũnda, kaingĩ no ũkore andũ makĩhandanĩria irio mĩthemba ngũrani mũgũnda ũmwe. No ũkore mũndũ nĩ arahanda kambici ciake, agekĩra itũngũrũ cia mahuti, agekĩra thibinanji ciake, ona no ekĩre irio ingĩ ta thũkũma hau gatagatĩ. Na ningĩ o na mũndũ no ahande ũguo hakuhi na mũciĩ angĩkorwo nĩ ũrenda kũhanda cia kũri,a nĩguo ona ũhũthie wĩra wa gũitĩrĩria maĩ tondũ mboga kaingĩ nĩ ciendaga gũitĩrĩrio maĩ.

Njiguaga atĩ nyaga nĩcio nyoni iria nene mũno thĩ ng'ima. Na nĩ tondũ wa ũritũ wa mwĩrĩ wacio, citihotaga kũmbũka, no nĩ cirĩ ihenya mũno, na citiendete andũ. Atĩ yona mũndũ ĩmũteng'eragia, ĩgacoka ĩkamũkang'a kĩongo. Na nĩ cirekagia matumbĩ mamwe manene mũno atĩ mũndũ ndangĩrĩa rĩmwe ewike na anine. Na nĩ gĩkoragwo rĩ rĩũmũ mũno, mũndũ no atũrire na nyundo.

Thikũ ici, ĩjenti aingĩ a M-Pesa, ũrakora mena tũmacini tou twa mabengi ngũrani, twa kũruta mbeca, na mũndũ athiĩ o na okorwo nĩ mũndũ mũkũrũ agatarĩrio ũrĩa akũruta, koguo ndagũtinda agĩthiĩ bengi. Na ũgacoka ũgakora tũmacini twa mabengi ngũrani tũrĩa twĩtagwo ATM nĩ tũrehetwo gũkũ matũra-inĩ na nĩ tũkoragwo na mũthigari, atĩ o na mũndũ mũkũrũ angĩthiĩ hau na kandi yake na ndoĩ gũtũmĩra, nĩ agũteithĩrĩrio nĩ mũthigari ũcio, ũgacoka ũgakora thikũ ici namba cia mabengi, ciĩ kũndũ guothe nginya thimũ-inĩ no ũrore, koguo ũngĩkorwo na kĩũria o gĩothe, no ũhote kũmahũrĩra na ũmorie.

Harĩ mũthenya ndũmagĩra magana matatũ kana magana matano rĩrĩa ndũmĩrĩte mbeca nyingĩ mũno na nĩguo ndĩgatũmĩre mbeca ciakwa ũrũ nyendaga omweri ũgĩthira ngagũra indo na wĩingĩ wakorwo nĩ indo ta irĩa, thabuni, mũtu wa ngima indo ta icio nĩguo gatagatĩ wa mweri indo ta icio ndĩgatinde ngĩgũra. Na ngemenyerera mũno ndikagũre indo itarabatarania ,tigũtinda ngĩgũra iratu na nguo aca.

Niwega mũndũ kwĩbanga tondũ mahũthĩro makoragwo me maingĩ gũkĩra mbeca. Koguo niĩ ndamenya he andũ njĩrĩgĩrĩire mbeca nyandĩkaga handũ ngagayania mbeca ciakwa na ndanyita mbeca ciakwa iria ndĩrandĩkĩte nĩcio ngũiga nĩcio nyanjagĩrĩria nacio ngacoka ngarĩha mahũthĩro marĩa marĩ ma bata makĩria ici ingĩ igatigarwo cĩa irio, na nĩngoragwo nyandĩkĩte handũ irio iria tũkũrĩa o mũthenya mũna na irio ciake. Koguo ngamenya nĩ mbeca cigana tũgũbatara cia irio o mũthenya, na ngemenyerera ndikatũmĩre mbeca ciakwa na maũndũ matarĩ mabata kana maũndũ itarabangĩire.

Mahũthĩro makwa ma mbeca makoragwo thĩ mĩeri ĩrĩa ciana ciĩ cukuru na makoragwo igũrũ mĩeri ĩria ciana cihingĩte cũkuru, tondũ mĩthenya ĩyo ciana cirathiĩ cũkuru ranji nĩngoragwo ndĩmarĩhĩire marĩyaga cũkuru, no rĩrĩa mahingĩte cũkuru no nginya tũtinde tũkĩrũga ranji o mũthenya, na maikaranga nĩmarenda matwarwo handũ mũkawa mathiĩ marĩe macoke mathake mekenere.

Aca, kũrĩha cũkurũ na eCitizen gũgũkorwo gũkĩritũhĩria aciari wĩra, no menye ti thimũ ciothe ingĩrĩha. Ũndũ ũngĩ mũndũ angĩhĩngĩcithania namba angĩgacokerio mbeca nĩ hagũkorwo harĩ haritũ tondũ nĩ andũ aingĩ magũkorwo makĩhũthĩra eCitizen ĩyo, ũcoke ũririkane eCitizen ĩtũmagĩrwo na maũndũ maingĩ to kũrĩha cukuru, koguo ona mĩtambo yao no ĩkorwo ĩgĩthiĩ thĩ kaingĩ.

Rĩrĩa ndĩrathiĩ nduka, kana kanitha, kana cukuru kũrĩa ciana ciakwa cithomagĩra, kana gũcerera arata akwa arĩa a haha hakuhĩ na gwakwa, nĩnyendaga gũthiĩ magũrũ. Gĩtũmi nĩ tondũ, nĩnyendaga kũnogora magũrũ, na nĩguo ona njemanie na andũ arĩa tũyaine tũterĩgaine, ngamenya maũndũ marĩa marathiĩ nambere itũra, na ningĩ nĩ nyendaga nĩguo thiĩ ngĩroraga thogora wa irio nĩguo ngamenya kana nĩ wambatĩrĩte na nĩwũikũrũkĩte.

Ngari cia mũingĩ cikoragwo ciĩ raithi gũkira ngari cia taxi na ũkoraga matereba ma ngari cia taxi nĩmetigagĩra kũingĩria mũndũ taũni, nĩgwĩtigĩra kũrĩhio thitĩnji. Na nĩ ũkoraga kũnyitwo mĩgwate ũkuuĩtwo nĩ taxi nĩ raithi, na ona ndereba ũcio wa taxi no akũgere ngero tondũ mwĩ hau ngari-inĩ o we nake. No ngari-inĩ cia mũingĩ, kũnyitwo mĩgwate nĩ hinya, tondũ mũrĩ aingĩ ngari-inĩ ĩyo. Ũgacoka ũgakora ngari cia mũingĩ nĩ cithiaga na ihenya mũno, ũgakinya harĩa ũgũthiaga naihenya.

Gĩcigo-inĩ gĩakwa ũkoraga andũ arĩa aingĩ na kaingĩ mararũga na ngũ, aria angĩ makara na ngaci. No ũgakora arĩa mararũga na ngũ na makara nĩ makoragwo na ngaci ya kũrũga marũga marĩa matarĩ maingi, na ũgakora gũkũ makara mũkebe wa kiro igĩrĩ wendagio ciringi mĩrongo ĩnana na ngaci nayo ũgakora kwĩna ya kiro ikũmi na ithatũ na ya kiro ithathatũ, ĩyo ya kiro ikũmi na ithatũ ĩkendio ngiri igĩrĩ na magana matano, na mũndũ no arũge nayo nginya mĩeri ĩtano. Nayo ĩyo ĩngĩ ya kiro ithathatũ ũgakora ĩrendio ngiri ĩmwe na magana matatũ na mũndũ no arũge nayo mĩeri ta ĩrĩ. Ngũ nacio ũgakora mũndũ nĩaragũra mũtĩ ũmwe ta magana matano na agaatũrithia na magana matano.

Nyumĩte gĩcigo kĩa Wangũ, kĩ Mũrang'a. Na cibũ witũ etagwo Edwadi Wawerũ, na akoretwo e cibũ witũ makĩria ya mĩaka ikũmi. Mũthuri wĩho mwega mũno, mwendi andũ nao andũ makamwenda, na nĩ mũthuri mũũgĩ mũno. Ũngĩkorwo na gathĩna o gothe, wamuhũrĩra thimũ ona kũngĩkorwo kwĩ ũtukũ nĩ oyaga. Ona wamũkora harĩa obici-inĩ yake, angĩkorwo ena ũhoti wa gũgũteithia, nĩagũteithagia.